Agere anyun chepyosok chekatebingwenyo akomito koeei chaik. Ko anyun nagere anyun nagere ane kokararan mising koitinye akot chito akot tuga. Ko tuga cham kokonech anyun cheko, ako cheko chutok kechobe chaik ako chaik anyun ko kiy neachame ane mising.

Kocham anyun yo imoche irigistan nge chito agobo ngalekab oratinuek chebune agot imi chito Nairobi. Kocham inyaperi anyun *819# asiregistan nge anyun en oratinwek cheu TTC anan ko MTC.

Kigere anyun kapatindet ne mito kongusu marakwek che kigagol ako chichito anyun ko kogol bandek ak marakwek eng imbaret agenge. Ko anyun kagorurio marakwechu ago kapit sigetut asigetor.

Eng yuto yu anyun kegere kele momito network eng chichito boisie kompiutait ago konget anyun wifi necham koboisie chichi ago much komami sitimet kora.

Ngomnatet ne kararan ne amokyinige anyun agot eng pichaini agere eng yuto yu, ko kolsonibo ingwek cheboisie agot kuniok anan ngo mukepeisiek ko noto anyun ko konin iboisie imbaret ne mining mising.

So kit nekikeren anyun en pichaini nitok nii koo mitok aldaishetab machungwek, ndisinik, maembek akot ngwek koo yuto anyun kocham iliponi iboishen simet anan ko chepkondok cheitinye ngeut.

Kigere ayun korik chetabanut nebo ainet ago mito anyun chepyosok che mwete ingoroik ago anyun magararan keuni ingoroik eng oinet amu ndetarte beek chetinye sabunit ago ee tuga, komiansot toga.

Itenye anyun chito sofa set, ne kicheret nebo mambait ago imoche keunun kot iboisie anyun chito vacuum cleaner ko kararan itinye sitimet asi kobukun anyun komie

Mito biik che chang anyun che tebiensot eng ingweny ago biichu katelelio anyun kegere bo kapchi ago mito anyun taitolit nekokikochi ago eng kerunenyu anne ko raisi kobo imbaret anan ko kot.

Kolsetab ndisik anyn eng kerunenyu ane ko kiy nebo komonut, amu eng chito neipoti akokolei konyoru rapinik. Ak chito kora nekaal akosikoam ko kirindoegei asimanam korotwek chechang.

Cham agot ko kebet chi tuguk cheu kitambolishoit ak imoche anyun toretet kocham eng kokwenyu iwendi anyun kot nekikisir huduma centre. Yuto anyun inyoru toretet.

Cham anyun ko kemach chito itau mungaret nekioldo amitwogik cheterter, ko kokaiyat anyun duket ko kararan indeanyun nambet neboisie yo imochekiyagun chepkondok, kastomaek.

Kigere anyun murenet nekachop anyun amitwok ago mi kora kouni kot ko anyun murenoni ko kailach anyun ngoriet neu marindet. Kocham anyun eng olabunu anne ko mailochi murenik marindok ko ngager anyun pichaini komilan mising.

Tuguk che kigere anyun chemi pichaini tugul kobo kamanut mising ago chuto anyun kocham koboisie safaricom eng kastomaekyik. Kocham imoche iyokte ropiin alak tugul kongete v chito agenge agoi age koiboisie anyun services ichuto ago kora ko yo imoche agot imwaite chi nemoche kochorin, koiboisie kora nitok.

Kigere anyun mungarosiek che yoe biik cheterter ago eng pichaini anyun ko mito chito nealdo ngoroik chebo jinisisiek ago eng tabanunyi komichito ne aldo miwek.

Kigere anyun ofisaek che yoe kasi eng Inua Jamii Programme. Ko cham anyun kipindi nito ko cham kotoreti biiko chemaimuchigei cheu lagok che matinye sigiik anan ko biik chemuchi kokochi agot lagokwach amitwok anan ko lach.

Boishetab ambulance anyun koyoei tukun chechang' mising' inyoru akot eng' sipitalishek chechang' yo kakomyan anyun chito ako maimuchi sipitalit Konya ko cham keboishe karini komut anyun akoi sipitalit neimuchi kokoch konyoiset noto

Tuguk anyun chebo kamanut mising eng pichait negere en yuto yu ko sentaisiechu bo huduma centre. Ko anyun yutok yu kocham inyoru toretet yon itinye chito kaimutyet agobo agot kipandisiek imoche ichop anan ikwee bet.

Kolsetab paipainik anyun ko kiy nebo kamanut mising amu inyoru anyun paipainik chebo kasari. Ko raini ko magoibe anyun nafasit neo eng imbaret ago kora komuch igolchi tabanut nebo imbaret ago mbwane eng chongindo.

Yu kekure Fort Jesus. Otogotin eng yutok eng mising ko yutok ko ole kiteputen chumbek eng betusiek kiche kimi boriet. Mite bundukisiek ak olekiunye gee yugimi boriet.

Eng yu agere kwonyik somok. Nemi kwenet keguren Martha Koome, inendet ko Chief Justice nobo emetab kenya. Bo kamanut Chief Justice amun inendet kotile ngatutik chebo emet.

Eng akere ole kikiser lokoiwek chemabo Iman iboru kole komi biik cheiborostoi lokoiwek chebo lembech asikobit konai bororiet kole maboiman ngalecho kendeni soet.

Eng yu agere biich che aeng. Agenge ko chi neo ko age ko lakwet. Iboru kole maasaek biichu amun eng kokotiengwai koname metit lakwet, chito neo. Bo konyit koyoe boisionitok.

Eng yuu, komii chito nemite ofisit. Akotinye inee tuguk che kikase chito kong'alali eng ititk. Kora, kotinye inee kompyutait. Iboru pikchait ap kamet ak lakwa nenyin. Iboru kole inee, komii kokoshin ng'alek kamanitok bo lakwet.

Eng pichait ini, komii lagokap sukul chebo primary. Ki betut nyun awendi sukul netai, ko kingobata lunch, kebe anyun tapit nekiee beek. Eng keret nyun, konyolu komii kikombet ne keee beek. Simatikei lagok beek eunek koee.

ON this photo I see school children and parents on the other side. I think there is a meeting. It is important to hold such meeting to help school chilren academicaly.

Chu ko lakok ap sukul nebo primary katononio icheket akomii bokisishek chetinyei tukun tai nengwany toku kole kakiropchini icheket tukuk chemii bokisishek kainde anyun eunek barak lakok chu.

Agere eng yu tuyetab sergali. Kanai kandoindetab Kenya, William Rutto. Mi inendet karit barak ago ngalalchini biik. Bo kamanut anyun tuyosiek cheu chu asigomuch kandoindet koityi biikab emet ak kongalalji ichek.

Eng yu komi biik aengu. Muren ak kwony. Mi ofisisiek. Tagu kole chitab ofisit kwondo ko muren ko chenge inne toretet eng ofisit nitok.

ni koduket ap chito negigure peter mwangi. komuch kelipanjin inendet kepaishe mpesa eng paybill no kakon eng kartasit notk kasir.

Agere kwony nemi dukenyin nebo kikapusiek. Mi konapisie inendet ago kaigartat che kakorokyo eng barak sikoalda ichek. Nyalu ingen olekinoptoi siyoe boisioni. Komuch itinye mokonget ak usit nekenopisie.

Yu ko sokoni ole kialdoishe bo komonut keyoe boishonitok sikomuch koalda biik tukuk chetinyei akoal biik tukuk chemokchingei ichek ako kora ko sikoet kokwet amun mii chepkondok.

Yu ko klinik nebo lagok. Ngomnatet nenyalunot koisomanji ngalekab kanyaiset ko sindanosiek, frigit ak kerichek.

Eng pikchait ini, komii murenik angwan. Somani kasetit ichek . Eng kasari, ko kikowalak anyun. Makoale biik kasetishek. Somani ichek eng simoshek kwai anan ko kompyuta.